Barabara njũru no ĩcangĩre matunda mau kana o kĩndũ kingĩ gĩthũkĩre bara, barabara njũru tondũ ngari ĩyo ndĩkũhota gũthiĩ na ĩkinyange kũrĩa ĩrathiĩ.

Wa mbere, rĩu mĩtambo ya thimũ nĩyokire nĩũkũhota kũrora thimũ-inĩ kana on tibi-inĩ makĩgathĩrĩria ũkamenya thoko ĩrĩa njega, ĩrĩa ũgĩtwara indo ciaku, na nĩguo wone bainda njega.

Wa mbere gũgakorwo gĩthimi kĩrĩa kĩrĩthimaga nyama ici, tondũ kurĩ mendagia njũru. Wa kerĩ thoko ĩgakoragwo ĩĩ ho atĩ ona wathĩnja nĩũkũhota kwendia indo ciaku thoko-inĩ.

Wa mbere niĩ nyendagia ĩmwe kwa imwe tondũ agũri aingĩ nĩmokaga muciĩ mũkahota kwaria nao ũkamera kĩrĩa ũkũhota kũmenderia nao magakwĩra kĩrĩa mekũona kogwo nyendagia ĩmwe kwa ĩmwe muciĩ.

Kwaga andũ a kwenderia, rĩmwe bara ĩgakorwo ĩ thũku ũkaremwo gũkinyia indo ciaku thoko. Wa gatatũ, kwaura andũ aingĩ nĩmaremagwo gũtwara indo ciao thoko-inĩ.

Enda ulale, Ma ũrĩtũ marĩa ngeragĩra rĩmwe no uthiĩ thoko ũkore ũrĩa wĩcirĩtie andũ marendia, marendia ũndũ ũngĩ, kana wathiĩ thoko-inĩ ũkaga mũndũ wa gũkũgũrĩra kĩndũ, tondũ ndũrorĩtie tene, kana ũgakora thoko ĩyo nĩ thiru.

Aca niĩ ndihandaga mĩciri tondũ ndĩ mwena wa Kĩambu no ngwĩciria arĩa mahandaga rĩmwe nĩ magaga thoko, tondũ mĩciri ndĩrĩagwo nĩ andũ aingĩ na ndĩrĩ thoko yacio, ĩĩ.

Wa mbere, nĩguo ũtigĩrĩre nĩ rĩega nĩ rĩkorwo rĩ fresh, rĩa gũkamwo hau hau. Wa kerĩ, indo irĩa ũreekĩra iria cigakorwo cithambĩtio wega na ndawa njega. Wa kana, indo icio cigakorwo, cikahingwo, cikarũma atĩ iria rĩtikũona bacteria.

Tondũ mbia irĩa twendia cia thoko cigagwo kando cigaikio gwa thirikari, kwoguo thirikari ĩkahota gũtwakĩra thoko ingĩ njega na ikahota gũtwakĩra thoko ciĩ na indo thĩiniĩ , atĩ twathiĩ no kwenderia kuo.

Ũnyitanĩri, wendani na gũikara hamwe twendanĩte. Kĩu nĩkĩo gĩũkaga meciria-inĩ makwa. Na kwendana, na ũhamwe, na ũrĩmi no ũrenderea.

Makeetha ndawa iria njega, nĩgu mahanda irio cigatuĩka cia kũmera wega, na aingĩ mahatuĩka a gwetha mbegu iria njega cia kũhanda, niguo mamera ĩkaingĩha biu.

Ũbatiĩ gwĩbanga, irio imwe wagetha ũkaiga kando, ingĩ ũkendia, na ũkamba gũtuĩria ũrĩa cirauma. Rĩrĩa thoko yagĩa mbei njega ũgathiĩ ũkendia, rĩrĩa thoko yagũa ũkamba gũciga o ũguo weterere.

Mangĩcindana rĩrĩa maratwara maciaro mao na maingĩ na ũrĩa maciarĩte wega na makendia na mbia iria ciagĩrĩire.

Ũngĩcenjia na hanene tondũ no mahote kwendagia maembe maingĩ, o ũrĩa marendia maembe maingĩ, noguo mekuona mbia nyingĩ. Kwoguo no mahote kuongerereka.

Wa mbere, wa mbere kũringanaga na maciaro, okorwo rita rĩrĩ maembe, mbembe citinaciara mũno mbia cigathiĩ igũrũ, okorwo nĩ kwagĩa maciaro maingĩ mbei ĩgathiĩ thĩ.

Ũndũ nderutire ndĩ gĩkundi-inĩ, nĩnderutire kũigaga mbia imwe mwanya in case gũkorwo na mathĩna ukona gĩa kũiga. Na moritũ, andũ no ũmere ũndũ magakũgarũrũka.

Nĩũteithagia na haraihu mũno tondũ okorwo he mũndũ ũtarehotete, na ena mũgũnda, na ndarĩ mbegũ icio na kana fertilizer, thirikari ĩkamũhe na akerũgamia na akahota kũonaga mbia ciake.

Wa mbere, nĩ kũringana na ũrĩa maciaro mahana. Wa keerĩ nĩ kũringana na mbeca iria wendetie kana mbeca iria ũraigua indo icio ũkwendi cia thoko, ũguo nĩguo gũtũmaga kũringane.

Kĩa yunibacĩtĩ, koguo ũkaiga mbia kando, ũkaigithi mbia kando bengi cia gũthomithi mwana ũcio nginya rĩrĩa akarĩkia, o wona kĩndũ ũkaigithia bengi.

Wa mbere, magaka college nyingĩ na yunibacĩtĩ ciĩgiĩ arutani a ũgima wa mwĩrĩ. Wa kerĩ, makamateithia na ũrĩhi wa cukuru, kũmahe mbacarĩ nĩguo mathome.

Harĩa ĩkinyĩte nĩ nditũ tondũ wa irio. Irio cituĩkĩte ciraima mbei ya igũrũ na andũ makaremwo kũrĩithia, koguo gũkagĩa ũnyihu wa matumbĩ na wa ngũkũ o na cia kũrĩa.

Ihutagia tondũ rĩmwe nĩ ciagaga gũkũra, indo icio cia kĩĩmerera cikagĩa goro, ningĩ cigatũĩka cia gũkũra o rĩmwe, cikagĩa mbei ya thĩ. Koguo, mĩtaratara ya kũiga mbei ndĩmenyekaga.

Wa mbere, ũgakorwo wũigĩte mbia kando, cia kũrĩha arĩa marakũrutĩra wĩra. Wa keerĩ, ũkagũra ndawa cia tũtambi na tũrũgi, okorwo wĩna mũgũnda, nĩguo maimĩrĩra magakoo me mega.

Wa mbere, mahiũ matiraruta iria kana o kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩagĩrĩire ciraruta nini, tondũ irio cina goro, citirarĩa irio. Wa keerĩ, mbei ya irio ĩna goro kwogwo-ĩ maciaro me thĩĩ.

Tondũ kĩmera-inĩ gĩkĩ nĩ kũronekana kwĩ na mbura njiganu na ndawa nĩ cĩthiĩte thĩ, koguo no ũhote kũmeria mũcere na ũkona thoko yacio na ũkendia wega, hatarĩ hathara o na ĩmwe ũkuona.

Wa mbere, ũkaamba kũrora ng'ombe ĩyo nĩ ya burindi ĩrĩkũ, either burecianĩ kaa o iria ingĩ, tondũ o ũrĩa ũroya burindi njega, nĩguo ng'ombe ĩyo ĩgũkũra wega, na naihenya, na ĩkũhe maciaro mega.

Njĩra ĩrĩa ĩhũtha, ĩroragwo mũno nĩ either kana nĩ ũhũthĩrĩte ndawa njũru cia kũmerithangia indo icio, kana ũhũthĩrĩte njĩra o njega. Wa mbere nĩ mbia iria ũrendia, kũringana na thoko.

Wa mbere, arĩmi aingĩ matirĩ na thimũ ici cia kĩrĩu, kuoguo nĩ mageragĩra mathĩna maingi, kũmenya mĩcemanio igakorwo kũ, kũmenya ndawa iria cicenjetio. Wa keerĩ, nĩ kũringana na kũrĩa mũndũ arĩ. Okorwo andũ matiraiguithania.

Makamenya kĩrĩa mekũhanda , kana nĩ indo cia gũikara mũno mĩeri mĩĩngĩ mũgũnda, kana nĩ mĩnini, nĩguo mamenya rĩera-rĩ, makamenya kĩrĩa mekũhanda. Kana nĩ kĩndũ gĩa gũikara mũno, ka gĩa kũrutwo naihenya mũgũnda.

Nĩũhingagia mabata ma andũ tondũ gũkũringana na ũrĩa wahandire ũkagetha. Okorwo wagetha nyingĩ ũkahota gwetha thoko ũkendia na wendia rĩ ũkona mbeca ciaku ũgacigithia handũ.